Achome redio nedo kass evem ,kass evem koiborosto logoiwek en sait agetukul ak koboiboite bik ak tienwokik che chang, itigone biik ak kobo geny ak kongololen tukuk chebo imanit ak koteche bororiet en sait aketukul en kila ak kila